Ũhũthĩri wa mbathi macukuru-inĩ nĩ ũkoretwo ũgĩcenjia mũno macukuru, tondũ nĩ ũkoraga atĩ, hĩndĩ íĩĩa ũrutwo akorwo atĩ nĩ arenda gũkorwo agĩthiĩ cukuru, nĩ akoragwo akĩoywo nĩ mbathi ĩno, na hĩndĩ ĩríĩ marakorwo makĩinũka, nĩ ũrakora nĩ marakorwo magĩtwarwo nĩ mbathi o ici hakuhĩ na mĩciĩ yao, kogwo ũgakora atĩ aciari nĩ marahũthĩrwo na nĩ marakorwo makĩehererio ũritũ wa gũkorwo magĩtwara ciana ciao kuma mĩciĩ nginya cukuru-inĩ, na ũgakora atĩ arutwo no marakorwo makĩhota gũkinya macukuru-inĩ mahinda marĩa magĩrĩire.

Ihida rĩrĩa mũndũ akorwo agĩthoma, na akorwo atĩ nĩakorwo wa kũhĩtũka, nĩakoragwo agĩkĩra nguo ya kũ graduate na ũgakora nĩyonanagia atĩ mũndũ nĩakorwo akĩrĩkia gĩthomo gĩake, na kaingĩ nĩũkoraga atĩ andũ nĩmagĩrĩirwo gũkorwo makioya mbica, nĩgetha magakoragwo makĩririkana ũndũ ũyũ tondũ ti ũndũ mũhũthu na ti ũndũ wa kũriganĩra.

Nĩ mahinda ma ranji na ciana nĩcironekana gũkorwo cigĩkenerera ranji ĩno yao. Nĩũkoraga atĩ, hĩndĩ ĩrĩa ciana ciĩ cukuruinĩ, kwĩ andũ magũkorwo nĩmokaga, namagakorwo makĩheana irio cukuruinĩ ũyũ wao, nanĩgetha makorwo makĩmenyekana atĩ nĩmakorwo makĩrehe indo ici cukuruinĩ, nĩmakoragwo makĩhota gũkorwo makĩhota gũkorwo nĩmaragaĩra ciana icio ranji. Na ũgakora atĩ ciana nĩcikoragwo cigĩkena kuona andũ erũ cukuruinĩ wao.

Nĩ arimũ marakorwo magĩbundithio kana marakorwo makiongererwo ũmenyo wao, wa kũhũthĩra kompiuta. Nĩ ũrakora atĩ, o ũrĩa gĩthomo kĩrathiĩ gĩkiongererekaga noguo, arimũ nao marenda gũkorwo magĩthiĩ makĩongagĩrĩra ũmenyo wao wa indo. Tondũ nĩũrakora atĩ o ũrĩa gĩthomo kĩrongerereka, noguo, indo nyingĩ cirakorwo cigĩcenjia cia gĩthomo.

Kaingĩ na kaingĩ rĩrĩa arutwo me cukuru, nĩ ũkoraga atĩ, kwĩna ageni marakorwo makĩmagenera na magakorwo makĩmarehera indo cia gĩthomo kana cia gũthaka nacio, kuoguo ũndũ ũyũ nĩ ũkoragwo ũkĩrehera arutwo gĩkeno na ũgakora atĩ nĩ kĩndũ kĩega harĩ arutwo, na nĩ makoragwo makĩrehera arutwo makamonia atĩ mathome na hinya, nĩgetha makorwo makĩenderea o wega, nakio nĩ gĩtũmi gĩa kwenda ũndũ ũyũ.

Rita rĩambere kũhũra maĩ, nĩ ndarĩ na thĩna wa atĩ hau ha kũhũrĩra maĩ nĩ ha nĩ ha bataraga hinya mũingĩ na ũgakora atĩ hĩndĩ ĩrĩa ndĩrahũra na ngakorwo ndirĩ na hinya ũcio, maĩ nĩ maregaga kuuma, na kaingĩ na kaingĩ nĩ wakoraga atĩ gũtiarĩ maĩ, na ũgakora atĩ hĩndĩ ĩrĩa ũrahũra maĩ, maĩ matirauma na kwoguo ũgakorwo wĩna hinya mũno wa kũmaruta.

Gĩcigo-inĩ gĩakwa ndawa nĩ cikoragwo kuo tondũ nĩ ũkoraga kaingĩ na kaingĩ rĩrĩa ndakorwo atĩ ndĩ mũrũaru na nĩ ndĩrakorwo ngĩenda gũkorwo ngĩthiĩ thibitarĩ, nĩngoragwo nĩndĩrathiĩ na ngakorwo nĩndĩraheo ndawa, na nicikoragwo cigĩteithĩrĩria mũndũ, na nĩũkoraga atĩ marĩhi ti manene na ũgakora nĩ cirakũhonia wega na kwoguo gĩcigo-inĩ gĩakwa nĩ ũrakora atĩ ndawa ciĩkwo na nĩcirakorwo cikĩheanwo o wega.

Ingĩmera atĩ, ũhoro wa nyama nĩ mekendwo marore mũno tondũ, hĩndĩ ĩrĩa niĩ ta mũgũri ndĩragũra nyama na ngakora nĩ thũku, rĩĩtwa rĩa supamaketi no gũthũka ĩrathũka rĩrathũka. Na ingĩmera atĩ, hĩndĩ ĩrĩa marakorwo atĩ nĩ marathi kũgũra nyama, magakorwo makĩgũra ĩrĩa yakorwo yathĩnjwo mũthenya ũcio. Na okorwo nĩ ĩgũtigara magakorwo makĩmĩiga burinji.

Mwarimũ nĩ akoragwo oĩ arutwo ake ũmwe kwa ũmwe na hĩndĩ ĩrĩa akoragwo atĩ nĩ aramenya arutwo ake ũrĩa makoragwo matariĩ, harĩa arona nĩ marakorwo makĩremererwo handũ tuge nĩ mathabu, nĩ akoragwo agĩthiĩ agaikara nao na agakorwo akĩmateithĩrĩria gũika mathabu macio. Kũguo nĩ ũkoraga atĩ ũndũ ũyũ nĩ mũndũ mwega na nĩ ũndũ wĩ bata mũno tondũ mwarimũ nĩ akoragwo agĩteithĩrĩria ciana iria cirakorwo nĩ ciaremererwo nĩ mathomo.

Ihinda rĩrĩa mwarimũ akorwo agĩikara na arutwo ake hamwe, nĩ akoragwo akĩhota kũmamenya wega na agakorwo, akĩhota kũmenya mĩtugo ya mũrutwo wake. Koguo rĩrĩa mwarimũ atuĩka nĩ egũikara hamwe na arutwo, nĩ akoragwo akĩ, thondeka ũrata ũcio wa mwarimũ na mũrutwo, ũgakorwo wĩ mwega, na ũgakora atĩ mũrutwo ndarakorwo na guoya akĩarĩria mwarimũ wake.

Maya nĩ mabuku ma arutwo, nĩ mabuku marĩa makoragwo magĩteithĩrĩri arutwo, na arutani hĩndĩ ĩrĩa mara bundithia, na hĩndĩ ĩria arutwo marathoma. Nĩ ũkoraga atĩ cukuru kaingĩ nĩcio cikoragwo cigũrĩte mabuku maya, na cukuru ĩgakorwo ĩkĩhe o mũrutwo, o mũrutwo mabuku nĩgetha akorwo akĩhota gũthoma. Na, nĩũkora atĩ mabuku maya makoragwo maheanĩtwo nĩ thirikari.

Macini ĩno ĩkoragwo ĩkĩhũthĩka kũrĩma mĩgũnda ĩka iria nene nene na ũgakora atĩ hĩndĩ ĩrĩa macini ĩno ĩrahũthĩka andũ nao nĩmakoragwo matekũheywo mawĩra macio. Onokorwo macini ĩno nĩ ĩkoragwo ĩkĩrĩma na ihenya nĩũkoraga atĩ andũ nao nĩmarakorwo magĩte mawĩra, tondũ okorwo macini ĩno ndĩrĩ ho nĩ andũ mangĩrakorwo makĩrĩma. No onokorwo ũgwo, ono ũgwo macini ĩno noĩkoragwo ĩteithĩtie mũno harĩ ũrĩmi.

Ihinda rĩrĩa mũndũ arenda gũkorwo atĩ nĩarakorwo akĩhũthĩra kompiuta, nĩabataire gũkorwo na, ũmenyo kana akorwo athomeire, ũrĩa kompiuta ĩbatiĩ gũkorwo ĩkĩhũthĩrwo, na nĩgetha ũkorwo ũkĩhũthĩra kompiuta, no mũhaka gĩcigo-inĩ kĩu gĩaku kana harĩa ũrĩ, hakorwo harĩ na intaneti njega, nĩgetha hĩndĩ ĩrĩa ũrathiĩ kũmĩhũthĩra ndĩgakorwo ĩgĩkũrehera thĩna o wothe.

Gĩthomo nĩ kĩndũ gĩa bata mũno harĩ mũrutwo o wothe, harĩ mwana o wothe na harĩ mũndũ o wothe na nĩ ũkoraga atĩ gwĩ kũndũ kũrĩa andũ makoragwo, ciana cikoragwo cigĩthomera thĩ wa mĩtĩ, nĩ ũndũ wa kwaga irathi. Ciana ici ciĩ kĩrathi no cirakorwo cigĩthomera nja. Thirikari nĩ ĩkoretwo ĩkĩenda mũno gũkorwo ĩgĩcenjia ũhoro ũyũ, na nĩ ũrakora atĩ nĩ ĩrakorwo ĩgĩakĩra ciana ici irathi nĩgetha cikorwo cikĩhota gũthoma citarĩ na thĩna o wothe.

O thutha wa mĩaka ikũmi, nĩ ũkoraga atĩ Kenya nĩ ĩkoragwo ĩgĩtarana, nĩgetha gũkorwo gũkĩmenyekana nĩ andũ aigana me Kenya. Na nĩ ũkoraga atĩ thirikari nĩ ĩkoragwo ĩtũmĩte andũ arĩa makoragwo magĩthiĩ o mũciĩ kwa mũciĩ, nĩgetha makorwo makĩmenya mũciĩ ũyũ wĩ na andũ aigana, na ũyũ ũngĩ wĩ na aigana, nĩgetha makonganĩrĩria namba icio, na nĩgetha magakorwo makĩmenya nĩ andũ aigana mekwo. Na nĩ ũkoraga atĩ hĩndĩ ĩrĩa meka ũũ, nĩ makoragwo makĩmenya namba cia andũ.